We odieching ma kamano ne adonjo ka gi ma na ng'eyo gi ma timo ne an gi headphone, list mar wende ne opong ne na gi geno chuth kata kamano chunya ne ok ang'eyo ka ma anyalo chokoe .Ne aneno gik moko duto ka atemo luwo kaka jo go ma ne ni gi nyalo mar timo gik moko ma ne oka naneno ka atimo kaka ne gi timo ne atemo ng'adi ngwech mo okuongo ma ne yot ahinya ok kamano rach ne atingo ngwech ma piyo ahinya kendo ne achiegni ng'ado weche mana kaka ng'ato ma ne cartoon. Bang'e ne atiyo gi gik mapek ne amoko e gik mane oket piny kanyo kendo ne ayuak ahinya ka ne adwaro mondo okonya nikech gigi ne oseewa gi pek. Ng'at moro ma ne ni machiegni koda ne otingo wiye gi ng'uono ne oparo kaka ne ainyora kendo ne obiro oresa, ma kaka gigi ne oinya kendo ne adok ot mos ka.

Aparo kit kue, ma, mana nam kende e manyalo miyo. Chumbi ma ni e yamo, ngúr mayom mar yamo, ngúr ma yamo mar gige chiemo, gik go duto nyiso picha ma ji, ma ok chiwo mana ringre gi chiemo, to bende chiemo chunygi. Nitie gimoro machiegni ni en gima ler kuom chiemo e dho nam, mana kaka chiemo moro amora ma ngáto chamo, winjo maber moloyo ka ngáto ochung e nyime. Gik mane anenogo ludo wangá, machalo kaka rwako angolo margi. Be gin jotugo? Be gin joma paro ma oseweyo tich? Johera matindo matugo e dho nam, nyalo bedo ni gin mana ji ma pile ka pile, makao thuolo mar weyo ngánjo mar ngima, ka giweyo nam chumbi paronegi kaka parruok gi, gin negi a ka gitindo. Nenore ni gin jomaparo kata ka giling. Nyalo bedo ni moro kamoro ngíyo gimoro ma giparo, lek moro, kata gimoro amora magidwaro mondo gichop e ngimagi.

Mokwongo ne gin mana ji manenie e bank counter mag glas ma ne timo gik ma ne itimo kendo mane keto stamp e otas. Kata kamano, bang' kinde, ne achako neno kaka tijgi ne konya e loso kaka atiyo e ngimana ma pile ka pile. Ne giketona pesa mane atiyogo e yo makare. Ne gitaya e yore ma ne ok ang'eyo maber. kendo ne ging'iso ni gin gi horuok sama aneno ni gigo duto ne omiya pek mang'eny. Jal moro ma ne tiyo e bang'e nokawo thuolo mar lero kaka onego aket pesa kod pesa e yo mane omiyo awinjo maber. Kindeno, ne aloko kaka ne aneno pesa. Ok mana kaka yo ma atiyogo gi pesa, to kaka gimoro ma atiyogo e yo gedo. Ne achako neno kinde mabiro maler matin. Ok kaka gimoro maok nere kata mabor. To kaka gimoro ma anyalo chako loso gi gombo. Ng'eny makamano mar yudo teko ne owuok kuom mbaka mayot mane onyisa.

Kama opong' gi mor. Mapiyopiyo oloso thuolo ma opong' gi mor, teko kod mor ne nyithindo. Dongruok mar ringruok. Kuonde mag tugo konyo nyithindo mondo obed gi nyalo, teko kod loso gikmoko kokalo kuom ng'wech, ng'ado got kod ng'ado ng'wech. Ng'eyo tudruok gi ji. Nyithindo puonjore ng'ado bura kendo loso osiep e yo mapile kagitugo kanyachiel. Medo paro. Ka itiyo gi gik ma ng'ato nyalo ng'iyogo e sa mapile pile to miyo obedo kod gikma onyalo paro matut ka otiyogo e ngimane masano. Bedo gi ngima maber e paro. Tugo ok kony e dwoko piny luoro, ber chuny kendo gero teko mar paro. Kabedo manigi arita. Kama oger maber mar tugo miyo nyithindo bedo gi arita sama gitugo kanigi kama mayom kendo manigi gik ma oriti maber. Kendo mano konyogi ahinya e dongruok mar gi mapile pile kagiriwore kaka gin oganda achiel.

Nyasi mar hera kod riwruok. Neno ng'at ma dhi keny kendo owuok e mtoka marateng' mang'we ng'ar ma orwako lewni marachar kendo oume gi gik mabeyo kod ritruok, nyiso kinde nigi teko mar hera biro e ngima. En nyasi mar mor mar chuny ariyo mayiero ng'ato ka ng'ato kendo makelo paro mar biro bedo nyaka chieng'. Kendo mar riwruok makamano ok kel mor maduong' ne joma okendore kende, to bende ne ji duto mane nikanyo neno gima timore. Ber mar piny kod rieko, yien ma oket maber kod alwora mang'ich miyo bedo gi kwe kendo bedo gi kwe mar medo mor mar kindeno. Kwe mar piny riwore gi nyasi ma dhano timo, kendo mano miyo obedo gi winjruok maber ahinya. Ka dhako maber moloyo nitie ma omako ng'ato mabiro keny e i ng'weno. Mano medo ng'eyo mang'ato nigo kod osiepe.

Ne aneno kama puonj romoe gi chiwruok. Kombe kod mesa ok gin mana gik ma itiyogo eot, gin kar loso gik moko, paro matut kod dongo. Masin magoyo buge nyiso tich. Nyalo bedo ni ng'ato goyo buge, paro, lendo kata somo ma inyalo lando. Buge kod muma nyiso kech mar ng'eyo, kod ng'eyo weche mag roho, bedo gi winjruok maber ekinde rieko mag piny kod puonj ma wuok malo. Chupa mar pi mayot tonigi teko, parona ni kata ka ng'ato oketo pache matut, ringre pod en gima duong'. En ranyisi mar rito ling', paro mar bedo gi teko. Mae en thuolo ma en mar ng'ato manigi gombo, ng'at makawo somo, yie kod tich manigi tich kaka gima duong'. En kit kona maling' ok bed manono, opong' gi paro, lamo, chenro kod gino ma idwaro kabedo matin mar tich maler ma omako, mar chuny magerore ma

Od bura mamalo. Yie gi bajet kendo pogo. Od bura mar pinyno yiegi bajet mar pinyni moriwo nyaka chike mag pogo osuru mang'ato ka ng'ato owinjo bed ni tiyogo ma ng'ado ni piny ka kaonti yudo pesa moromo mang'eny. Kagiketo kaka duoko piny pesa kaonti ok nyal timo chenro maggi maketho dongruok mar alwora. Rieko mar od romo mag piny, ochung'ne apis madongo mag sirkal marito weche mag gedo, somo, thieth, pur kod mamoko, tich mamulo alwora ka alwora. Makonyo chenro mag piny kaka yore mag stima kata mag osuptal kinde mang'eny wuok kuom yiero. Teko mar keto chike. Giloso chike maloso kaka itiyo gi mwandu koda kaka iketo mwandu e sekta mopogore opogore kod kuonde mopogore opogore. Chike maok beyo kata maok oket maber nyalo geng'o dhi nyime kata ka kaonti osebedo moikore.

Eh, kinde moro ne akwayo oboke mar riembo gari kokalo kuom mbui. Kendo gima ne aneno ne en ng'injo mar ng'eyo gikmoko kod temo matin mar bedo gi horuok. Gik mane otimore, ne ochako maber, ne aloso akaont e mbui ma ng'ato nyalo ng'eyogodo gima ne atimo. Ne apong'o weche mane dwarore, ne aketo oboke kendo ne aketo thuolo mar timo pim kata timo nonro mar ng'ato. Ne awinjo maber ka ok abedo e laini mabor kendo rito gikmoko duto ka atiyo gi simu kata laptop mara. Kata kamano, bang'e ne obiro tugo mar rito. Kuonde moko mane en e saitno ne ng'iyo ahinya kata ne ng'eny ahinya kendo yore mane ondikie ne ok ler kaka ne aparo. Ne nyaka arang gikmoko nyadiriyo. Aketo kendo oboke moko mane ok owinjore nikech nokawinjgi maber.

Yudo weche. Laptop miyo jopuonjre yudo rieko mapiyo kokalo kuom intanet. kuonde somo mag digital, program mag somo kod gige timo nonro. Bedo maber e somo kod ndiko. Tiyo gi laptop konyo jopuonjre mondo obed gi nyalo madwarore mar tiyo kod kompiuta madwarore e tije mag ndalogi kod ngima ma pile ka pile e piny ma teknoloji opong'o. Somo ma ochung'ne ng'ato ka ng'ato. Jopuonjre nyalo puonjore e kaka gin ema gidwaro. ng'iyo somo kendo neno gik ma ipuonjogi kendo tiyo kod program ma winjore gi kaka gipuonjore. Ojiwo bedo gi nyalo mar loso gik manyien. Laptop miyo jopuonjre ng'iyo gik manyalo konyogi loso gik manyien kaka loso picha, loso vidio, loso wende kod keto codes manyalo miyo gilos gik mang'eny kendo manyien. Wuoyo maber. Jopuonje nyalo tudore gi jopuonj ka gidwaro mondo ong'isgi gik mowinjo bed ni gitimo e klas.

Odwoko piny luoro kod luoro. Ka ji ong'eyo ni ginyalo yudo kony mar thieth sama dwarore, kata winjo kaka ginyalo rito ngimagi. Ngimagi ber, kwe mar chuny makamano dwoko piny parruok kendo miyo ng'ato bedo gi paro maber e kind joot kod e kind oganda maduong'.Oketo winjruok e kind oganda bedo motegno. Chik maber mar thieth miyo ji dak kuom kinde malach kendo bedo gi ngima maber. Ma miyo gibedo gi gombo mang'eny e kwonde ma ji romo e kaka kanisa, skul kod grube mag oganda. Ka ji nigi ngima maber, ginyalo bedo gi thuolo mar timo gikmoko ,konyo jowetegi kendo bedo gi winjruok motegno. Ogero yie kod riwruok. Kaka ng'ato yudo kony mar thieth kod weche ma nga'to nyalo yie go, mano miyo ng'ato bedo gi yie kuom ringruok. Ji winjo ni gin gi nengo kendo ni ji rito gi. Ma miyo gibedo gi winjruok kendo giwinjo ni gin ji maber e kindeno.

Kuom an owuon, abiro yiero tiyo ka an eot. Kendo mano emomiyo, ka atiyo eot, mano miyo abedo gi kwe kendo mano anyalo tiyo maber gi thuolona maonge gik ma anyalo geng'o kendo dhi e ofis. Omiyo abedo gi thuolo mar lokore, thuolo mar lokore ka awinjo maber, atiyo maber bende omiyo abedo gi thuolo maber mar bedo gi ngima maber ekinde tich koda ngimana. Ma anyalo bedo machiegni gi jooda, kendo pod timo tije ekinde mowinjore. Kaka ne wawacho bende aneno ni loso gik moko kod tiyo kanyakla en gima duong'. Ma en emomiyo, romo mag ofis mag kinde ma kakinde kata tiyo kanyakla nyalo bedo gi winjruok maber ahinya. To kuom duto, ot miya kwe, ng'eyo kod horuok mar paro, loso kendo chiwo gik moko eyo maler.

Wuotho mabor. Wuotho mabor gi ot nyalo bedo gimakelo ng'ol. Kawo thuolo malach, kendo kawo omuom mang'eny. Ahinya ahinya, kayore ok ber kata ka ok nyal geno gik mang'ato nyalo ng'iewo. Parruok mar kit oganda kod dhok. Inyalo yudo parruok ekit oganda, dhok kata kit ngima madwaro ni ilok kendo ibed gi paro maler mondo kik ubed gi paro maok kare. Paro ot kod bedo kendi. Bedo mabor gi joot, osiep kod kuonde ma ing'eyo maber nyalo miyo ibed gi parruok e chunyi. Ahinya ahinya e kinde ma giko juma kata e kinde mag yweyo. Nengo mar ngima. Tiyo e kama manyien nyalo kelo nengo ma ok iparo. pesa mag ot, chiemo kod gik ma itiyogo nyalo bedo mamalo moloyo e boma ma idonge. Pek ma iyudo kar nindo. Many udi manigi arita kendo ma ng'ato obedo gi kwe kendo bedo matek ahinya mondo iyud e thuoloni.

E higa mokalo, nyalo bedo ni ne ok ayudo mwandu, to ne ayudo gimoro matut moloyo. Ne ayudo teko kokalo kuom ng'anjo. Ne apuonjora kaka anyalo ng'ado gik matin mane an go, kendo pod adhi nyime gi luor. Ne nitie odiochienge mane ok nag'eyo gima ne adhitimo bang'e, kata kamano ne anyalo timo kamano. Ne achung' motegno. Ne ayudo ng'uono e kwonde ma ne ok apar. Osiepena mane ochung'na, jiranda mane wachiemo kanyachiel, ng'at ma ok ang'eyo mane omiya thuolo. Kindego ne gin gik madongo ahinya e wang'a ,kendo akawogi e chunya. Mogik, ne ayudo rieko, kendo ne an gi chir. Ne afwenyo ni kwe, joot, kod yie gin gik madongo moloyo mula. Nyalo bedo ni ok an gi gik mang'eny e lweta, to an gi geno e chunya kendo kamano oromo mondo adhi nyime e yo makare kadongora pile ka pile e gweng' ma antiere.

Bedo gi gino ma idwaro. Ji mang'eny dwaro tich magiwinjo ni nigi tich to ok mana chudo. Kaok giwinjo ni tij gi kelo lokruok giweyo tudruok. Bedo gi winjruok maber ekinde tich koda ngima. Tiyo gi seche mang'eny, bedo gi parruok mang'eny kod bedo maonge gi thuolo mar yweyo kata donjo nyalo wang'o i jogo. Thuolo matin mag dongruok. Ka onge yo maler mar puonjruok dhi nyime, kata yudo pesa mang'eny, bedo matek mondo ibed gi gombo. Kuonde mag tich mani ok ochomo yo. To magi egik ma kambi timo mondo okel mor ne kijende. Loso tich mani gi gino, konyo jo tich ng'eyo kaka tij gi konyo e loso gik madongo, kata konyo jomoko. Chiwo nyalo mar lokruok, yiero kaka tiyo mabor seche ma inyalo lokore kata odiechienge mag thieth mar paro, nyiso luor ne ngima mar ng'ato. Chiwo somo kod dongruok. Chiwo si chiwo paro, puonj kod dongruok mar tich mondo mi gigegi odhi nyime mab..

Ja science mar yien. Opuonjore ngima mar yien e labaratory kod e puothe. Otio kuom rito piny ber ber cham, kata timo nonro kuom yien matiogi yath. Ja lony e weche mag piny. Opuonjore kaka yien tudrwuok gi aluora, lee mag bungu kod system mag piny. Kinde mang'eny otiogi chenro mag rito piny kata ng'io kaka piny nyalo ketho aluora. Jolony mar pur, oketo pache kuom lowo kod loso cham. Okonyo jopur mondo obed gicham ka gitiogi yore mang'eny. To magi e kaka gin yore ma inyalo tiigodo kaka giketho. Dingri mar bachelor e weche mag yien kata science mar yien, fundamental e weche mag yien, ng'eyo kaka yien chalo, nyalo konyo a inya. Tich mar pudho kod project ma nonro ipuonjo ng'eyo yien, choko weche kod ng'eyo mar labaratory. Tije mar puonjrwuok kod tije mar chiwore bende konyo a inya.

Kelo kido mar ng'ato, kata kido mar hero jomamoko. Jomoko nyalo winjo ni yiero ma ng'ato timo luwore gi kaka ng'ato winjo e chunye. Kelo tim. Onyalo miyo tiyo kanyakla obed matek ka osiepno bedo gi gik manyalo geng'o kata kanitie yuak bang' kethre. Kelolweny e kind ji. Maloyo duto, ka ng'ato achiel en jatend ng'at machielo, mano nyalo kelo ng'anjo mar teko kod weche maok otimore maber. Mae kuonde tich ok owinmjore ogeng' e hera, to dwarore ni oket oinga maler. Joma okendore onego oket gik moko eyo makare ekinde ma gitiyoe. Kik giwe osiepegi ochop e yiero magitimo kendo gibed gi adieri etije magitimo. Kendo ma bedo biro dwaro ni wachni olokre obed wach makende.

Pek ma jonyuol yudo wuotho mabor nyaka e kuonde somo. Jonyuol mang'eny kod nyithindgi nyaka wuoth mabor ahinya mondo gichop e skul koda kar thieth. Mano ok kawo mana thuolo to bedo bende okelo pek mag arita, ahinya ahinya e kuonde mabor. Gik mang'eny mageng'o weche mag ohala, kido mar weche mag ohala mag udi nigi teko maduong' ahinya e kaka nyithindo timo e somo. Joot manigi mwandu matin temo matek mondo gichul gik madwarore e somo mamiyo kwan mar joma weyo skul medore. Magi e kaka gin gikonyo gigo. Riwruoge mag kony oganda kod riwruoge mag NGO kaka, Shalom osechiwo kony mar somo kod gedo ne skul mani e gwenge mag Garissa mondo somo odhi nyime. Gik ma sirkal otelo timo mag keto e tim somo obed makare bende konyo ahinya kinde mag jonyuol kata obed gi pesa.

Chiwo pesa ne tije mag piny owacho. Osuru konyo chulo uduma mochuno kaka somo, thieth, gedo, yore pii, stima kod arita. Kane onge osuru, sirkal ne okbibedo gi pesa mar rito skul, gero osuptal kata konyo jopolis. Mondo otim dongrwuok e piny, o ala mayudore kuom osuru itiogo e gero yore mtoka, kwonde ndege, kod gik mamoko madongo mabiro mabero weche mag o ala kendo matudrwuok e kinde oganda e piny kanyo duto. Mondo oduok piny bende ma okromre. Kokalo kuom osuru sirkal nyalo konyo joma nigi pek kuom chiwo pesa ne chenro kaka rito oganda, chiwo chiemo kata chiwo pesa ne jopuonjre manigi chandruok. Mae konyo e loso thuolo manitie e kind oganda duto. Riembo riwruoge mag sirkal. Bende osuru konyo e rito ofis mag sirkal kaka jopuonj, jothieth, jopolise.

Gige oro ote maiye. Watiyo gi mbui kaka Slack, timbe mag Microsoft, kata email e oro oto mapiyo. Lando andike kod penjo penjo. Gige tije tich. Gikanyo ng'ato ka ng'ato mondo obed gi weche manyien ahinya ahinya e mbui mabor kata man gi mbui mopogore opogore. Chokruok mag wang' gi wang'. Ka nyalore itiyo gi chokruoge maji timo giwegi kata romo maji ng'ado e kindegi mondo giwuon kuom weche madongo kata weche ma ng'ato nyalo ng'iyogo. Okonyo giler, duol mar chuny kod riwruok motegno. Goyo simu mar vidio kod romo mag mbui. Kuom riwruoge mabor, kata riwruoge mag bed, gige tich kaka Zoom kata Google meet itiyogo mar timo mbaka maler. Mano miyo ji mawuok kuonde mopogore opogore nyalo tudore kendo pimo kaka gineno gikmoko e kinde ma adieri. Mano okonyo ahinya.

Ee nyaka e okang maduong' bengi mang'eny oseloso yore mang'eny mag tudruok ma miyo bedo mayot ne jonyiew gi chopo kod gi desk mar rito jongiewo e ot ma ni gi bange, center mag goyo simo mondo ipenj penjo mapiyo program mag simo kod mag usd ussd mag tiyo kod akaunt email kod sms mag ng'eyo weche ma miyo jonyiewo bedo gi ng'eyo matut. To magi e gik ma onego bed ni iloko, loso kuonde ma ji rito ofisi nmangeny mag bengi e bombe ma ji opong'e pod ni kuonde ma opong' gi jong'iewo ma ok yot .Mara ariyo, ket kuonde ma ji tiyo e e gwenge obed ma digital e gwenge moko ma ni e gwenge pod ng'ato nyalo ng'iewe gik moko e benge kendo mar aadek medo puonji mar jo tich puonj mar jotich kod ng'eyo.

Seche moko mbui no ng'iyo mos, kata ok ng'iyo chuth ahinya ahinya eseche ma ji mang'eny tiyoe kata ekinde ma oket negi. Mae nyalo tero deko kwayo mag huduma madongo kaka passport, license kata oboke mag nyuol. Ketho mag chudo: Jomamoko matiyo gi mbui yudo pek mag chudo mag simu kokalo kuom m-pesa. Ma miyo gik magitimo ok dhi maber kata mapod gidhi timo kata ka pesa osegol. Ng'eyo marach mar jotiyo gi siti saiteni saitni nyalo bedo ni ng'ato ok ng'eyo kata bedo matek ne joma manyien matiyo kode. Ahinya ahinya joma ok ong'eyo maber form mayudore embui. Kinde duto chike ok nyal bedo maler, kata ma ng'ato nyalo ng'ado. Mogik, yudo matin ne joma tiyo gi mier.

Ne atemo tiyo gi chenro mar Boma kokalo kuon Ecitizen kendo kuom adier, ne en paro ariwre. Mokuongo, ne an gi gombo mar ng'eyo mathoth kendo ne an gi geno, ne adwaro neno kaka ne anyalo miyo gik moko obed mayot ne an, ne an kod jo oda. Kata kamano, nyaka ayie ni ne en gima kelo ywak matin ne chandruok. Ne ok alero maber kaka ne onego atim kamano, kendo ne nyaka akwaa ng'ato mondo okonya mana mondo ang'ee kama onego achakie. Bang' ka aseng'eyo kaka onego atim kamano kendo gik moko duto, ne adhi maber. Kuom adier, ne awinjo ka an gi teko. Ne anyalo loso weche kendo yudo gik mane itiyogo ma ok atimo wuotho mabor, kata chung' e laini. Mano ne aneno ka gima en loch maduong'. Kata kamano, ne nitie kinde mane obet gi paro ma ok kare. Ahinya ahinya kaka sitima no.

Los kata yier akaont mari mar citi eCitizen. Yier apis mar ndiko nying jodak ka isedonjo e mbui, dhi e mbui mondo iyud ofis mar ndiko nying mar piny ruoth kata ofis mar ndiko nying mar oganda. Gwel e wiye mondo ine gik mantie. Yier kata kwayo mar ID mar piny. Kaponi ng'ato nyalo ng'ado bura, yier kwayo ID mar piny. Pong' weche mamulo ngimani. Ndik nyingi chuth, tarik mar nyuol, kama onyuolie, weche mag jonyuol kod weche mamoko madwarore. Ket oboke makonyo. Inyalo dwaro ni iket koponi magi oboke mari mar nyuol. Koponi mar ID mar nyuol, picha mang'o ma madongo mana mar paspot, ndik thuolo, chul pesa madwarore mar kwayono. Or e kaluwore gi m-pesa mari mondo giyud pesa gi.